Ũndũ ũyũ ũndirikanagia mĩaka ya hau kaberabere, hĩndĩ ĩrĩa twarĩ anini, na kindũ gĩkĩ nĩtwakĩrĩaga maita maingĩ ma, ta ona nĩtwarĩaga ranji ĩkarugwo tũkarĩa supper na nĩ irio twendete mũno, mũgarũ na hĩndĩ ĩno tondũ ona ciana nyingĩ kana ona ciana citũ ona ũngĩciũria nĩkĩĩ gĩkĩ citiũĩ. No harĩ ithuĩ kana harĩ niĩ nĩ kĩndũ nginya rĩu ngoragwo nyendete onokorwo gĩtionekaga mũno mĩgũnda-inĩ itũ, rĩrĩa ndagĩa na kanya ga gũkĩona handũ nĩngũraga na ngaigua ndĩkĩendete mũno kana kĩrĩ kĩega gĩkĩrĩo, tondũ nĩ irio imwe iria cia ũndũire witũ.

Nguona ta ihinda rĩa kũgetha rĩkinyĩte na rĩkahĩtũka, rĩu mũrĩmi etereire ihinda rĩa kũharĩria mũgũnda acimbe nĩgetha acoke kũhanda nĩũndũ kamũiria mbura yurĩte, nĩgetha etererie kĩmera gĩkĩ kĩngĩ. Na, ũndũ ũyũ nguona kaingĩ ta wĩkagwo na gũkũ mĩena ya rũgũrũ, kũrĩ andũ arĩa me mĩgũnda mĩnene, na o rĩmwe o hamwe nĩmarĩithagia nginya mahiũ maingĩ, ũguo hĩndĩ ĩrĩa kĩmera gĩathira kana irio ciagethwo mũgũnda nĩmarekagia ng'ombe kũu, ikamba kũrĩa mahuti marĩa mekuo kamũira gũkinyĩte hĩndĩ ya kũharĩria mĩgũnda rĩngĩ nĩũndũ wa kũhanda.

Nĩguo hote kũrĩha na Pochi La Biashara, ũthiaga thĩiniĩ wa MPESA yaku, ũgathiĩ harĩ mũtaratara wa Lipa na M-PESA, wathĩ Lipa na M-PESA, ũgacagũra, hokaga maũndũ matatũ rĩrĩa wahihinya. Ũgacagũra Pochi La Biashara. Wacagũra ũguo, ĩgaũka mũtaratara ũngĩ wa gũikĩra namba, ũgeekĩra namba ya mũndũ ũrĩa ũrarĩha na Pochi, na no nginya akorwo eandĩkithĩtie. Warĩkia ũguo, ũgaũka mũtaratara wa kĩwango kĩa mbeca, ũgeekĩra nĩ mbeca cigana. Warĩkia ũguo ũkahihinya hau hangĩ, ũgaũka ũkeerwo wĩkĩre namba yaku ya thiri, ũgeekĩra na ũgakĩhihinya ũkauga ũgũtũma. Watũma nĩ ĩkũonagia cirathiĩ kũrĩ ũũ mbere ya cithiĩte nĩgetha ũka hakikisha rĩtwa rĩa mũndũ ũcio nĩrĩo. Ũgagĩcoka ũgagĩtũma, na thutha ũcio ũkaamũkĩra ndũmĩrĩri ya kũonania mbeca nĩ ciathiĩ kũrĩa kũrĩ ũrĩa ũgũtũmagĩra.

M-PESA ĩĩ kundũ kũingĩ thĩinĩ wa bũrũri, ona nduka cigakorwo ciĩ kũndũ kũingĩ na njĩra ya raithi, ona mũrutĩre na mũtũmĩre wa mbeca ũkĩhũthĩra mũtaratara wa M-PESA nĩ mũhũthũ mũno gũkĩra wa Airtel, tondũ andũ aingi matirĩ mahota gũkorwo makierewa mũrutĩre wa Airtel wa wĩra. Ona ningĩ, Airtel nĩ yoire kahinda karaihu mũno gwĩkinyĩra gũkũ bũrũri-inĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa M-PESA yakoragwo ĩkĩĩendia kana yakoragwo andũ makĩmĩmenya gũkũ bũrũri-inĩ, nayo Airtel ndĩakoretwo ĩmenyekete tondũ yarĩ na ũhoro wa gũikara ĩgĩcenjagia marĩtwa, ĩkauma kuma Celtel, ĩgĩthiĩ kũrĩ Zain, ĩgĩthiĩ kũrĩ rĩu Airtel, ĩgakorwo ndirĩ na eh ũhoro wa gũkorwo ĩĩkinyĩrĩte wega gũkũ bũrũri-inĩ, ona rĩngĩ wendia wao , wendithia wao wa kĩrĩa wa brand yao magakorwo matirĩ na ũigĩrĩrĩku mũingĩ ta M-PESA. Ũguo rĩu M-PESA ĩgĩkorwo ĩrĩ ya kwendeka mũno makĩria kũrĩ Airtel.

Nĩ ĩhotithĩtie kũhũthahũthia mbiacara thĩ yothe tondũ, thaa ici gũtirĩ mbiacara ũtangĩruta ũrĩ o harĩa ũrĩ, no ũrute mbiacara na mũndũ wĩ haha nginya China , kuma Kenya nginya China ona kũrĩa kũngĩ. No uhote kwamũkĩra marĩhi ma mbeca mũigana o wothe, ũrĩ o harĩa ũrĩ kuma bengi ya bũrũri ũngĩ nginya kũrĩa ũrĩ ũtarĩ na moritũ maingĩ. Na ũhoro ũcio ũgakorwo ũhũthĩte ũhũthĩtie mbiacara kũndũ guothe nginya ona Kenya na andũ magakorwo magĩĩte na wandandũku mũnene mũno. Tondũ ta rĩu hakwa niĩ mwene , nĩ hotaga kwamũkĩra mbeca kuma kũrĩ mũndũ ũrĩ bũrũri wa America, ngamũkĩra ndĩrĩ o gũkũ na ngahota kũmwĩkĩra ũndũ ũrĩa akwendaga, na itarĩ na ũritũ ona ũrĩkũ na ona itekuma harĩa ndĩ, atĩ nĩ gũthiĩ ndathiĩ bengi. Nĩ ngũciamũkĩra ona thimũ-inĩ , ona nĩ ngũciamũkĩra nginya bengi-inĩ yakwa na hote gũciruta kuma bengi ndĩciĩkire thimũ-inĩ yakwa gũtarĩ na ũritũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ.